Hindĩ ĩrĩa thĩrikari yongerera igoti rĩa maguta, thogora wa thamaki nĩ ũtuĩkaga wa kwambatĩra, ũũ ati, tondũ thamaki nĩ cirabatara gũtwarwo kuuma mũgũnda-inĩ either citwarwo thoko, kũhetũkĩra ngari cia bara. Na thogora hĩndĩ ĩrĩa wa maguta wambatĩra, thogora wa kũrĩhia, yaani kũrĩhia gũtwara thamaki icio nĩ ũgũtuĩka wa kwambatĩra mbandũ, ũguo thogora wa thamaki ũgatuĩka wa kwambatĩra nĩguo mũrĩmi ahote kwona bainda. Ũndũ icio ũngĩ nĩ atĩ, hindĩ ĩrĩa thirikari yongerere igoti thĩiniĩ wa irio cia kũhe thamaki, thogora wa thamaki nĩ ũgũtuĩka wa kwambatĩra tondũ thamaki nĩ cirabata kũheyo irio, na hĩndĩ ĩrĩa thogora wa irio icio wambatĩra, mũrĩmi nĩ egũtuĩkaga wa kuongerera thogora wa thamaki, nĩ either atuĩke wa kuona bainda. Mau nĩmo matũmaga thogora wa thamaki ũtuĩke wa kwambatĩra.